Inua Jamii nĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo andũ akũrũ, gũkũ bũrũri-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akinyia mĩaka mĩrongo mũgwanja rĩ, nĩeragwo eyandĩkithie na rũhonge rũrũ nĩguo atuĩke wa kũgunĩka na kĩgĩna gĩkĩ, tondũ kĩheanagwo o mweri o mweri, rĩu andũ akũrũ ona andũ arĩa marĩ na mawathe, nĩmatuĩkaga a kũgunĩka na kĩgĩna gĩkĩ, tondũ aingĩ ao nĩmakoragwo na mĩrimũ ĩtiganĩte na nĩmabataraga ndawa, rĩu o mweri nĩmakĩheagwo kĩgĩna gĩkĩ na nĩkĩmateithagĩrĩria mũno, tondũ ona nĩũkoraga kũrĩ andũ akũrũ matiganĩirio nĩciana ciao, magagĩthĩnĩka mũno makĩria, no nĩũndũ wa kĩgĩna gĩkĩ, nĩmateithĩkaga ona makagunĩka mũno makĩria tondũ nĩgĩũkaga kũmateithĩrĩrĩa na gũtũma megwatĩre indo iria matarĩ, rĩu ningĩ mahote kũgũra ndawa na maikare mĩikarĩre mĩega gũkũ bũrũri-inĩ.

Gĩkĩ nĩ kĩama kĩũĩkaine ta Jubilee gũkũ bũrũri-inĩ, aya nao nĩ anyiti itemi thĩiniĩ wa kĩama kĩu. Na rĩu haha nĩ maroneka magĩtarĩria wega bata na gĩtũmi kĩa mũndũ gũkorwo akĩyandĩkithia na m-tiba nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu magakĩonanĩrĩria ũrĩa mũndũ angĩrĩhaga mbeca nini mahinda kwa mahinda, iria igacoka kũmũteithĩrĩria rĩrĩa rĩothe angĩnyitwo nĩ mũrimũ o wothe, na agũbatara kũmatha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu nĩ marakĩonanĩrĩria atĩ mũndũ angĩhota kũrĩha m-tiba, ndangĩthĩnĩka rĩrĩa rĩothe angĩrwara, no no athiĩ thibitarĩ athũrimwo ona athondekwo, rĩu ningĩ aheo ndawa atarĩ na mbeca tondũ m-tiba nĩ ĩkũrũgamĩrĩra maũndũ mothe, ma mbeca iria ciothe angĩkorwo agĩbatarania, rĩu ningĩ nĩgetha ahote kwĩgwatĩra ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũndũ nĩ ekũrũgamĩrĩrwo maũndũ-inĩ mothe nĩ m-tiba.

Haha harĩ na ũkũngũĩri ũrathiĩ na mbere, na nĩũhoro ũkonainie na gũciarwo rĩu aciari aya na twana tũtũ marĩ haha magakĩina rwĩmbo rwa gũciarwo rĩu ningĩ magakĩrehe nginya keki haha, nĩgetha ĩtinangio makũngũĩre hamwe ona marũmanie keki, tondũ ciana nĩciendete maũndũ maya ma gũkũngũĩra gũciarwo nĩmendete keki mũno na rĩu hĩndĩ ĩrĩa kamwe gakĩrĩ na mũthenya ũcio karakũngũĩra rĩ twana tũingĩ nĩtũũkaga kuo ona tũkarehwo nĩ aciari atuo nĩgetha makenerere hamwe na karĩa karagĩkũngũĩra mũthenya wako wa gũciarwo na magakena mũno tondũ nĩmarĩaga keki kũringana na ũrĩa makũenda tondũ nĩĩkoragwo ĩ nene ĩ cama na ũhoro ũcio nĩũmakenagia mũno makĩria.

Ũyũ rĩu nĩ ũhoro ũkonainie na ũhandi wa mĩtĩ. Aya rĩu nĩ ataaramu, rĩu makĩrĩ haha harĩ kĩndũ marathima nĩgetha makĩmenye mũmero ũyũ-rĩ, ũkũhandwo na njĩra ĩrĩkũ. Rĩu koguo othe makĩrĩ haha na nĩ mekĩrĩire ũndũ ũyũ mũno makĩria nĩgetha manyite ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhanda mũtĩ kana mĩtĩ ĩrĩa menayo, na mamenye ũhoro wa tĩĩri ũrĩa makũhũthĩra nĩgetha mĩmera yothe ĩrĩa mekũhanda-rĩ, ĩgĩtuĩke ya kũnyita rĩu ningĩ gũthiĩ na mbere na gũkũra, na nĩ ĩgacoka ĩmarehere umithio thuutha-inĩ. Rĩu koguo, no nginya magĩka maũndũ macio mekĩrĩre mũno maũndũ marĩa mothe magĩrĩirwo nĩ kũrora, nĩgetha matigĩrĩre atĩ nĩ magĩa na wĩigĩrĩrĩki ũhandi-inĩ wao wa mĩtĩ.

Gũkũ nĩtũrona nĩ thibitarĩ, rĩu nĩkũrĩ na mũrwaru ũũkĩte kũmatha mũtungata ma ũgima wa mwĩrĩ, ndagĩtarĩ wake akĩrĩ haha na rĩu nĩarakĩmũtarĩria maũndũ marĩa akoretwo akĩigua thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake, rĩu nake ndagĩtarĩ agĩthikĩrĩirie weega nĩgetha anyite acoke amenye maũndũ marĩa akũmũira athũrimwo na arĩkia gũthũrimwo rĩ nĩekũmũthondeka, rĩu ningĩ akĩmũhe ona ndawa iria igũteithia mathĩĩna marĩa angĩkorwo namo mathire, nake athiĩ na mbere na mũtũrĩre ona akorwo akĩhona na agĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ agĩũkĩte gũkũ nĩgetha ateithĩke na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ mathĩna make ma mwĩrĩ nĩmakinya mũthia nake nĩahota gũthiĩ na mbere na maũndũ make ona ningĩ gwĩka mawĩra make marĩa angĩkorwo aremereirwo gwĩka nĩũndũ wa gũkorwo arĩ na ndwari.

Rĩu aya erĩ harĩ kĩndũ mararĩrĩria. Mũndũ ũmwe nĩaragĩtarĩria ũyũ ũngĩ na kinyi nĩgetha anyite ĩ maũndũ marĩa marakĩarĩrĩria. Na nĩkĩo nĩtũrakĩona akĩandĩka agĩtaragĩria nĩgetha ũrĩa onake ũmũthikĩrĩirie-rĩ atuĩke wa kũnyita maũndũ macio, na ningĩ atuĩke wa kũgĩa na ũgĩ na ũmenyo igũrũ rĩa maũndũ marĩa mararĩrĩria, nĩgetha agĩtuĩke wa gũteithĩka tondũ agĩkorwo nĩ kĩndũ akũũrĩtie nĩaragĩtarĩrio na njĩra njega, ũndũ ũrĩa ũkũmũhotithia ona athiĩ nambere na ũndũ ũrĩa agũ, ũgũtũmaga orie tondũ nĩagũkorwo akĩgĩĩte na ũmenyo na ũgĩ, na ahote gũtwarithia maũndũ make nambere, nake agĩtuĩke wa gũgĩteithĩka.

Gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ gũkoretwo gũkĩrugũrio Huduma Center na njĩra nene, irĩa iteithagĩrĩria mũingĩ kũmatha motungata kũndũ gũtganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ũrathiĩ ũgakora atĩ Huduma Centre nyingĩ, nao andũ, kana mũingĩ rĩrĩa ũgũbatara ũndũ onorĩkũ rĩ, woka gũkũ, nĩ maratungatĩrwo na njĩra nene, na njĩra njega kũhetukĩra mĩtambo ya kĩrĩu, nao magagĩteithika, na makahingĩrio mabataro mao mothe tondũ nĩ ũhoro wa mwanya mũno gũkorwo atĩ, Huduma Centre nĩ nyingĩ, nao andũ nĩ marateithĩkĩra kuo. Ona ningĩ makahota gwĩka maũndũ marĩa mothe mangĩbatarania, kũhetũkĩra njĩra ya kĩrĩu.